Nĩ kamakia arũme, twĩ tũingĩ twĩtagwo tũmakia arũme. Nyoni ici nĩ nyoni cia mwanya, tondũ nyoni ici he hĩndĩ ihinda rĩho rĩhĩtũku, ciokire na mũrurumo mũnene. Mũndũ akĩuga atĩ nyoni ici nĩcirarekia matumbĩ, matumbĩ mena kana marongerera ũgima mwega wa mwĩrĩ, na kuogwo andũ nĩmacirerire mũno nyoni ici, kana tũmakia arũme. Na rĩtwa rĩa gĩthũngũ twĩtagwo tũkũĩrũ. Rĩu arĩmi magĩkĩrĩma tũkũĩrũ makiri, karekagia itumbĩ, itumbĩ rĩmwe rĩaumaga igana na nĩ gatumbĩ kanini. Rĩu kogwo andũ makĩrĩma makĩrĩma, ũrĩa wagĩtũendagia akĩendia akĩgĩa mbia. Nĩnjũĩ mũndũ ũcio nĩ mũtongu mũno harĩa arĩ, no mahinda mahĩtũka, tũkũĩrũ tũtũ tũgĩthiĩ tũtete kana tũcukithĩtie value yatuo, ĩgĩthiĩ kinya thĩ. Matumbĩ namo makĩgũa mbei, marĩa maumaga igana makĩambia kuma ciringi ikũmi na ithano, na kogwo rĩu tũkũĩrũ tũtũ ona arĩmi arĩa a mũico matigirwo natuo nĩkũmbũkia maũmbũkirie. Matũhũraga magagĩtũingata mũciĩ tondũ kinya tũtirathiĩ, no mathire tu hathara.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa gĩkũyũ, mawĩra maingĩ mũno ma kĩundũire nĩ marehagĩra andũ mbeca na andũ nĩ mamarũtaga. Kwa mũhiano nĩukoraga atumia a nyakĩnyua nĩmanyitanĩte magathondeka ngurubu, magathiaga kũina mohiki-inĩ, magathie kũinĩra atongoria, makamainĩra nĩgetha makene, na nĩ marĩhagwo mbeca. Ona ningĩ nĩ kurĩ mĩthako ya tene na nyĩmbo bado ciinagwo kũrĩa Bomas of Kenya, kũrĩa mwena wa Nairobi. Andũ acĩo nĩmarihagwo nĩũndũ wa kũina oguo, tondũ nĩmainagĩra ageni arĩa marauma nja wa bũrũri, arĩa me gũkũ thĩiniĩ wa bũrũri. Na kogwo ũgakora nĩmarona mbeca. Ningĩ nĩtwendagia matonye maĩtu ma ũgĩkũyũ eeh kũrĩ ithuĩ ene, kana kuma kwi mũgĩkũyũ ũmwe ngĩnya ũrĩa ũngĩ. Na kogwo ũgakora thĩiniĩ wa gĩkũyũ-ĩnĩ onakuo kwĩna ũcenjania wa mbeca, tondũ nĩmaragura ĩndo cĩa kĩndũire kĩao.

Mũbango wa marĩhi ma thibitarĩ wa Britam, nĩ mwega mũno makĩria gũkĩra wa SHA. Ũndũ wa mbere nĩ tondũ mũbango wa Britam nowongerere mũtumia waku hau, no wĩkĩre ciana ciaku hau, no naguo mũbango wa SHA, o mũndũ abatiĩ akorwo ena yake. Ningĩ mũbango ũyũ wa Britam nĩũkoragwo wĩ mwega mũno, tondũ nĩũrĩhagĩra mũndũ mbiru yothe ya thibitarĩ, no kũraringana na mbeca iria wĩkĩrĩirwo kandi-inĩ yaku ya Britam, na kogwo nĩũkoraga mũbango ũyũ nĩwĩkĩrĩtwo mbeca nyingĩ mũno, ũgakora ta rĩu okorwo nĩ ndwari nene kwĩna kinya ngiri magana matatũ, okorwo nĩ maitho wĩna ngiri mũgwanja, okorwo nĩ magego wĩna ngiri mũgwanja, okorwo nĩ mũtumia waku ũrenda kũheo mwana, ĩkũrĩha mbiru yothe, ndĩgũtigia kĩndũ. No mũbango wa SHA nĩũkoraga maita mangĩ na mangĩ ndũrakũrĩhĩra mbiru icio ciothe. Ningĩ nĩũkoraga tondũ nĩ mũbango wa thirikari, mũbango ũcio wĩna mathĩna maĩngĩ mũno, ona andũ marauga ndũraruta wĩra, angĩ marauga nĩũraruta wĩra na kogwo wĩna thigi thigi nyingĩ mũno, kogwo ti mũbango ũngĩhoka mũno rĩrĩa guoka nĩ kĩndũ ta ndwari.